Kayo cham en gima e gweng' ichako e kapod ji tin ahinya. E thuolo mane achako ne oyudo kane pod aja klas ariyo kata adek, ne pod an rawera matin. To tijni nokobedo mayot ahinya nikech koka natime kuom odiochienga mokwongo. Gima netek ahinya kuom tijni ne en wuotho e puodho nikech iyudo ka ji nigi acre madongo dongo, tiwuotho kichako ka nyaka mitieki. To kendo gimachielo ne en ni puothe niyudo ka ne ni mabor gi dala. Koro ting'o cham kigolo e puodho kendo kitero dala ne en tich machielo matek. To gima nang'eyo ni ne ji ne timo mondo neket tijni obed mayot, en ni ji ne kawo gik machalo punde kendo itweyo cart mondo giyua kendo mae ne konyo e tero chamgi mayot. Jok mamoko be ma ne nigi apikni kata mane nigi geche bende ne nya kawo gechegi to kete chambgi to tero dala. Gin tije majing'o nyathi kendo ka nyathi timogi, gin gik machungo dende kendo kete obedo ng'at motegno ma ong'eyo ni jukumu nitie mowinjo bed notimo ei gweng'.

Alode nikod nengo. Kata olembe bende nikod nengo. Mokuongo kwachako gi alot machalo kabich, en aot ma osebed ka ichamo kuom ndalo mang'eny. Kendo ondo ne ong'iewgi mondo okelgi kata e stolni, nitie pesa mane oti godo mondo okelgi. Rabolo bende ne nitie pesa mane ong'iewe godo mondo okele e stol ni. To gigi kata kuom ng'ama dhi biro ng'iewogi mondo ocham gi, gin gik manigi nengo nikech ka ang' gi donjo e dendo to gidhi gero dende kendo gimiye rutuba maber ma del dwaro mondo dende odongi. Machielo bende en apoyo. Apoyo bende en olemo ma osebedo ka ichamo kuom higni mang'eny kendo mondo ong'iewe, ok en gima inyalo yudo e yo mayot. Koro chuno ni nyaka ne ng'at mane okawogi moketogi e stol ni nitie pesa mane otiyo godo mondo okelgi kae. Kendo kata kuom ng'ama chame bende gin gik maber makendo miyo del roteke makonyo del kedo gi tuoche mopogore opogore. Machielo bende en nyanya. Nyanya en gima kokaw to itedo kode kendo en gima loso chiemo maber. Magi e nengo mag olembe kod alode mantiere e stolni.

Gik manyaka ing'e ka idwaro pidho olemo ni, nyaka ing'e ni to en lo manade ma olemo ni tiye. Machielo bende, nyaka ing'e ni to en pi marom nade ma olemo dwaro mondo igo kwano ni to idhi dwaro pesa marom nade mar goyo pi ne olembe gi, Gike tich midwaro ging'eny. Mokwongo, nitiere kweru manyaka ang' itigodo mondo ipur puodho mondo ilos puodho maber. Nitie kete manyaki bed godo ma idhi chungo mondo gini olagie. Machielo bende nyaki bed gi yath migoyo ne olembe gi mondo kik bed ni tuo moro amora kata kute moko amoka ochuo gi. Mbolea bende nyaka ibed godo ma iketo e puodho mondo okony gigi oti meber maneno maber.

Got maywayo joneno ahinya e Kenya en got miluongo ni Mount Kenya. Mount Kenya nigi gik mabeyo ahinya ma ji neno. Mokwongo Mount Kenya nitiere gi wiyene adek. Mokwongo iluongo ni Batian, ma Batian nigi bor maromo metre eluf abich miya achiel prochiko gochiko. Machielo ilwongo ni Nelion. Nelion negi bor mar metre eluf abich miya achiel praboro gaboro. Kendo mogik en miluongoni Lenana manigi bor mar metre eluf ang'wen miya ochiko praboro gabich. Magi gik ma ji ya kwond maboyo boyo kendo biro to neno. Kata wazunge yae pinjegi kendo biro to neno. Iyudoni Mount Kenya ni, josayans kata mana jolony wacho ni ne olosore higni milion adek mokalo, kendo magi gik ma ji biro kendo ka gineno, kendo jok moko idhe mondo ginene mar mor. Jok moko be idho kono kadhi timo nonro kendo ka ging'iyo gikmoko kaluwore gi somo magitimo.

Kenya ma diere nitiere gi aore mangény ahinya. Mokwongo wanya chako gi Tana River ma en e aora ma bor moloyo e piny Kenya. Kendo onyalo romo mita madirom aluf achiel gi apar gi ang'wen. Kendo iyudo ka en aora maya Embu, kendo oringo ma ochop nam chumbi. Machielo bende wan gi aora ma iluongo ni Sagana. Ma bende enbe oya mana e got mar mount kenya kendo oringo ma ochop Sagana town. Nitiere kendo machielo ma iluongo ni Thika river, chania river, mathioya river, Ewaso ngíro, Gura river, Naro Moru river, Maragua river, Nyamindi kod aore mangény. To aore gi, nitiere kony ma gikonyo godo kendo nitie ohala ma gisekelo ahinya. Mokwongo iyudo ka aore gi, itiyo kod gi go pi e puothe manie alwora go. Kendo puothe gi gin kuonde ma ipidhe gik moko ma kousi to kelo ohala ne ji. Machielo kendo iyudo aore gi itiyo godo e loso stima. Nikech iyudo kuond mantiere, moket miloso godo stima mana koya e aore gi. Machielo bende, jok mabiro neno, joneno biro mangény e Kenya, ka gibiro mana ngíyo aore gi kendo ni gichal nade. Kendo magi ohala ma biro ne sirkal, kendo mabiro ne piny Kenya duto te.

Ka anono tich mar thieth, kata tich mar bedo daktari, gik moko adek mangi misingi ahinya donjo e pacha. Mokwongo, aneno wach mar ting'. Ting' en gima daktari, kata ngát ma jathieth, kata laktar nyaka bedgo. Nyaka obed gi chuny mar kao ting' ngáto cha. Kendo nikech iyudo jokmoko ikelo osipatal kata ka oheore, kendo dendgi orumo, to ma nyaka Daktari bed gi chuny mar ting'cha. Mondo ongé ni ma tingna, kendo ngima ngáni ni e lweta, kendo an ma nyaka akawe. Machielo bende, nyaka ngáto bed gi chuny ma ok ol. Chuny modhil, chuny madhi mbele. Nikech sama ngáto two, iyudo ka ngáto nya biro ka ool, makata kaka onyalo timore onge. To Daktari ka nigi chuny ma ok ol, chuny modhil, ema onyalo konyo ngáni. Kendo okodhi miye olal geno, to odhi mede geno ni obedo ni kata en e hali marach, to odhi yudo chang. Machielo bende nyaka ibed ni in gi chuny mayom, chuny mar hera, nikech nitiere kaka bende onego bed ni iwuoyo gi jotwoo ma opogore opogore. Nitie jotwoo ma oti kendo okgidwar ni iterogi matek, bende nitie matindo man nitie kaka iwuoyo kodgi. Koro magi gik mabiro e pacha ka aneno tich mar udaktari.

Siling' ma Kenya oseyudo chia kendo osebedo gi medruok moro kuom dweche ariyo mosekalo. Ma en nikech kipimo siling' ma Kenya gi pes mamoko machalo kata dola mar piny America, iyudo ka mokuongo ne siling' miya achiel piero auchiel ma Kenya ema ne nyalo loso dola achiel to kuom dweche ariyo mokalo iyudo ni siling' miya gi piero abich gabich ema loso dola achiel. Koro ma wacho ni nitie kaka siling' ma Kenya osemedo nengo nengo kendo chiane osemedore. Koro mae nyiso ni odhi konyo jopiny ahinya. Mokuongo jok makelo gik moko kadonjo ei piny. Gima timore en ni giyudo thuolo matek nikech mondo gikel gi ji ei piny kae, fuel ma gitiyogo kata petrol ma gitiyo godo bedo gi bei mamalo. To kuom jok magolo gik moko e Kenya katero e piny maoko, wanyalo wacho ni en loch negin nikech gigi iyudo ka koro giterogi oko e bei mayot. Machielo kendo iyudo ni ohala matindo tindo ma ogeno mana kuom ohala ma tindo tindo magiyudo kuom gik magitimo bende ohinyore kuom fuel mosemedi kuom gik ma igolo oko.

Omuom mar ohand minyonge en pesa ma iyudo ewi hola mane ng'ato okawo e bengi. Koro ethuolo ma imiyo ng'ato hola e bengi ondikore kendo gindikore gi bengi ni to bang' ndalo marom nadi ma nowinjo bed ni oduoko holani. To holani to thuolo ma obedo e bengi ka nitie kaka onyuolore koro pesa ni ema iluongo ni omuom mar ohand minyonge nikechen pesa ma medore kata ohala ma bengi yudo ewi hola mane omiyo ng'ato

Tich pur en tich maber kendo ma ahero ahinya. Nitie ji mang'eny ma osebedo momew kata ma oseloko ngimagi mana gi pur. Iyudo ng'ato nodhi e sikul to osomo to katamano ok oyudo tich kendo oduogo mashinani kendo tich pur ema otimo. E gweng'wa nitie ji mang'eny moseloko ngima gi kendo mana gipuro gik machalo afuoto kata puro gik machalo olembe ma opogore opogore osemiyogi pesa mang'eny ahinya kendo oseloko kit ngima gi. Iyudo ka magi gin ma moko makata kata jok mamoko be oneno be iyudo ka kendo gichak giweyo tije mamoko kendo giweyo bedo piny to gidhi gikawo pur kendo gimako e lwetgi nikech en e gima sani konyo ngima ji ahinya.

Ting'o cham gi punde en gima ne ochak endalo machon, kendo ka waneno kaka ndalo dhi, ji matin ema koro tiyo gi punde kata king'iyo e aluora iyudo ka punde matin ema inyalo yudo. To iyudo ka ji tinde kata ting'o cham ka igolo e puothe, gitiyo gi gik machalo geche kata machalo apiko kata gik mopogore opogore. Koro iyudo ka gi kaka ndalo osebedo kadhi, ji weyo tich mar ting'o cham gi punde kata weyo yore manyachon mane itiyo godo e ting'o cham to sani gitiyo gi yore manyasani ma itiyo godo eyo mapiyo piyo kendo tero gik moko mapiyo piyo nikech gik machalo punde ne wuotho mos kendo ne ketho saa mang'eny.

Mondo iyaw akaont kod CBK,ok inyal yawo akaont kaka ng'ato achiel kata mana kaka ng'ato achiel owuon yawo akaont ne to nikech CBK tiyo mana gi ohala madongo dongo magiyiero kata kaok kamano wanyalo wacho ni bengi madongo dongo ema gitiyo godo koro gik ma nyaka ibed godo en ni nyaka ibed gi satifiket kata oboke manyiso ni in achiel kuom jok mantiere e ohala moro maduong' ma giyiero magitiyo godo. Nyaka bende ibed gi oboke mar KRA tax compliance, kendo nyaka ibed gi gima wacho ni board mar bengiu no nobedo piny moyie ni iyawo akaont no. Machielo bende nyaka ibed gi gima nyiso kata ranyisi mawacho ni jogi ema ne ogo kokgi ewachni nyaka bende idhi e CBK department margi mantiere Nairobi kata kaok kamano, idhi mbui gi mondo ginyisi kaka owinjo bed ni iluwo yore ma itero godo documents kata itero godo oboke go. To obokegi inyalo tero gi n iwuon kaok kamano inyalo oro baruwa manyiso obokegi bang' ndalo ata wige kata jumbe moko ibiro miyi duoko kuom akaont mane idua loso kaok olos maber to ibiro miyi akaont nambani mondo ichak tiyo godo.

Nitie okenge mopogore opogore mikawo e pith mar omuogo. Mokuongo nyaka los lowo maber kendo pure mabe kendo kanitie yugi moko mang'eny owinjo owang' mondo lowo obed maler ma inyalo pidhie omuogo. Mar ariyo ikawo omuogo to ikawo kor omuogo maromo sentimita piero ariy ga bich nyaa piero adek. Magi ema beyo kendo ichuoyo lowo ka noleng'ore matin. Kendo owinjo bedni iweyo thuolo madirom mita achiel ekind omuogo gi machielo, bang' mano winjo bed ni idoye diriyo nyaka didek edweche ne adek mokuongo bang' ka osepidhe. Machielo nyaka bende ketne mbolea mondo onyag maber, mbolea ahinya ma itiyo gagodo en NPK, ma itiyo godo mondo olos omuogo madongo dongo maber. Kende bende nyaka igone yath , nyaka gone muogo yath mondo ekaka oti maber mondo gik machalo kata mana kute machuogi kata gik mok manyalo kethe ma dho ngere luongo ni mosaic disease, nyaka bende ng'i kaka igo yath mondo okony. Bang'dweche aboro nyaka apar gaBORO, iyudo ka omuogo ose loso maber kendo en tayari m,ondo okaye mondo ogol

Dhahabu mar kripto en omenda ma imiyo teko gi teknolojia mar blockchain. Koro mokuongo iyudo ka kripto ni en gima onge sirikal moro amora machike. Makata e Kenya iyudo ka en kuma ikete pesani kendo en gima ohala nyalo dhi malo kata nyadok piny. Koro ka iseketo pesa nitiere okenge mopogore opogore kata tienge mopogore opogore mag kripto. Nitie moko miluongo ni bitkoin nitie miluongo ni etherium, nitie miluongo ni stable koins koro gin mopogore opogore kendo ji keto pesagi kae, to gima chielo makendo ang'eyo kuom dhahabu mar kripto en niya, magi kuond ma jok mabende matimbegi richo majokuoge mabende yudo thuolo mar mayoji pesa koa kanyo. Kata obedo ni CBK onge gima nyalo timo kata mar chungo gini to gitemo mondo gipuonj ji ahinya ni owinjo bed ni kik giket pesagi gi gik makamagi nikech en gima nyalo miyo ilal pesa maduong'. To kata kamano bende en gima osekonyo ji mang'eny nikech jok ma gini osedhinegi maber giseloso pesa mang'eny ahinya kendo gin achiel kuom jok ma ilungo ni nigi pesa ei aluorawa mar Kenya. Kata mana m-pesa bende osechako tiyo gi pesa mar kripto mar miyoji pesa.

E osiptende mag piny owacho, thieth ichiwo e nengo man piny, kendo ma en e ber ma asebedo ka angéyo kuom ndalo mangény e osiptendegi. Machielo en ni osiptendegi, iyudo ka ji dhie ga mangény kendo ji opongógiga mangény. Kuom ma, iyudo ka kawo thuolo mangény mondo okony jatuo. Nikech ji mangény opango line, kendo chuno ni nyaka ibed mangény mondo iyud thieth. To mondo iyud thieth, kidonjo e osiptal, idonjo e kom mokuongo, kata kuom ngát mokwongo, mikwongo romogo, mandiko nyingi kendo losoni faili. Ka nyaka ibed gi ID ni, kendo nyaka ibed go okumbani mar thieth ma sani mitiyogo e Kenya miluongoni SHA. To kisebedo gi magi, tindikoni faili, tirito, mondo oluongi kuom daktari mokwongo, ma dhi ngíyo gik machalo iki, kendo onyalo ngíyo gik machalo ni ti in gi kilo adi, gik ma kamago. Bang' kanyo ti nya kawi kendo iteri mondo koro idhi ine daktari maduong'. Koro daktari maduong' ema dhi nyisi ni to idhi e lab, to idhi pimi pim mage. Kendo magi e yore miluwo mondo ichop kuom daktari maduong'.

Ka aneno kibanda matin ma iuse gik machalo cham gi rabolo, gima kuongo biro e pacha en jok ma owuok oko mondo oti kendo kik nind aninda to oti ka kelo ber e gweng'. Mokwongo iyudo ka kuonde machalo kibandagi e kuma ji rome, kendo nyalo kata goye mbaka, kendo wilo e paro. Mawachoni, ma en kuom achiel kuond kuom kuond makelo ji kanyakla, kendo kelo hera e kind ji. Machielo bende, aneno ka ka en kuma kelo ber ne jo alwora, nikech ma kuma ginyalo chope mapiyopiyo. Ok ochuno ni nyaka idhi e bombe madongo dongo. To mana kuma chiegni kodi, inyalo wuotho mapiyopiyo, kendo idhi ikwany kata gimoro kata e duka mondo idhi iti godo kaka idwaro.

Ji uso cham njugu, oganda olayo, gi ngik ma opogore opogore magin kaka nyak mag puodho migolo e puothe. Mokuongo iyudo kan jo gi waro gigi mang'eny kendo gitiyo gi pesa mng'eny kagiwaro gigi mondo gikel negodo ji machiegni kuma ginyalo udogiye e yo mayot. Iyudo ka be oketgi e gik mopogore opogore mamago nyiso kaka ipimogi kendo gigo kachiel kachiel nitie gigi nengo gi mopogore opogore koro magi eyore majok moko tiyogo kendo ma gichak giriembo ngimagi kendo mana gi usoni. Ma e gima gisebedo ka gitimo kuom kinde mang'eny. Koro kuond ma iyudo ka ochung gik moko mangeny, iyudo ka bechgi iketo piny matin nikech magin kuond ma jok moko matimo ohala mitindo tindo biro were kendo giwaro gimoro kata ka gorogoro achiel to gidhi to giuso ne jok moko kendo man kuma chielo. Koro ma kelo gik moko kendo iyudo ka gik moko moket mang'eny kama iuso ei bei moro mayot ma raia nyalo bedo godo

Uso mar chiemo ma ichamo osekawo ong'ala ma mbele e chich mwandu. Nikech mokwongo iyudo ka ji tinde onyuolore mang'eny kendo ji ng'eny kendo ng'ato ka ng'ato nyaka chiem mondo ekokobed mangima. Koro iyudo ka ma osemiyo chich mwandu uso mar chiemo osebedo mang'eny ahinya,. Machielo bende iyudo kaka teknolojia medore, gik ma iuso ahinya gin gik machalo gi gige kompiuta, machalo simbe, machalo laptop kata machalo kompiuta kata TV. Magi gige teknolojia manyien ma koko ondonjo kendo kata iyudo kantiere kata mana okang' magisekawo ma ji dwaro gima nyien kendo iyudo ka gin gik makethre mapiyo piyo koro mae e gimomiyo iyudo king'ieogi mang'eny kendo ji mang'eny ng'ioegi.

Yore mag konyruok ma apoya ok yud e kuonde mang'eny e osiptende mantiere egwenge. Ma en nikech jotelo ok osebedo mondo owuog oko kendo ong'i ni to mashinani gin ang'o gini madwarore, koro iyudo ka gidhi to gimedo mana dongruok ei osiptende moko mosebedo madongo to wigi wil gi tich mowinjko bed ni itimo e gwenge kuonde maji ok nyal yude kony eyo mayot. Koro owinjo bed ni ji kata raia yiero jotelo ma ng'iyo maslahi mag ji tee kendo duogo kata nyaka mashinani ma ng'i ni to ka gin ang'o gini maduarore to ang'owa gini ma wanyalo timo mondo okony yorni. Bende jotelo nyalo dhi e bunge togiwacho ni nitie pesa maka kama madwarore mowinjo duog masinani mondo okony egero yore makamagi koro nyaka sirkal bende nyaka ng'eni ni to pesa adi mochiwo maduogo piny koni mondo olos gwenge mapod nichien nikech iyudo yore pod richo kata mana geche ok mi osiptendegi manyalo kawo ji kanitiere gimoro motimore marach madwaro mondo okony mapiyo piyo. Koro ma gik ma sirkal nyaka ng'i ni okelo pesa maloso yore machopo kuom raia eyo mayot.

Busia e boma mantiere e tong' mar Kenya gi Uganda, kendo ok en aena boma to imiye luor mang'eny nikech en kumaa nitiere gi kido mag ji mopoore opogore. Iyudo ka jo Kenya riwre gi jo Uganda kae kendo gi maber gi ka en ni iyudo ka ndalo chiro en chiro mantiere pile pile ok ni en odiechieng' achiel mitime chiro kendo yudo ka koro tije mag ohala dhi maber kae kendo koro iyudo ohala mang'eny sana gi jok modak kae. Machielo bende nitiere aore kanyo mabeyo ma yuayo ji, aore machalo Malakasi mayuayo ji kanyo kendo iyudo ka magi e gik ma ose yuayo ji mang'eny kendo iyudo ka nitie nyaka jo neno maa oko kabiro mana neno aoregi. Kend gik machielo manyawacho maricho ma nyalo timore Busia en ni nitiere mwandu ma ikelo ei piny ka ok oluwore gi chik, iyudo ka gimoro igolo koni e yoo mayot kendo obiro onego ohala mitimo ei piny kae.

Ee, Jothieth mangény mag nyaluo pod nitiere e gweng'. Kendo iyudo ka ji mangény ohero dhi kuomgi kata ka ok gidhi e osiptal. Iyudo ka gin yo ma yot mar yudo thieth, kendo kata ka awacha ni osiptal ni mabor okinyal chope ma piyo piyo, to gin ma gikuongo gikonyo ga ji ka pok ichopo kono. To machielo bende ji oherogi, nikech yiedhe gi gin yiedhe ma kitiyo godo to iyudo ka gitiyo e dendi maber, moloyo yiedhe ma olos e thuolo ma sani gi. Kendo ji be ohero gi, nikech bechgi kata nengo ma gigoyo ne ji mondo oyud thieth ni piny.

Yore ma ikwayo godo kony mapiyo piyo e alworana en ahinya ahinya sim, em aji tiyo godo. Jok moko be tiyo gi laptop kata kompyuta e kwayo kony. To miyudo e yo mayot ahinya en sim, nikech iyudo ka ji kata nigi simbe matindogi, tinya goch mapiyo piyo, mondo okel kony e yo mayot, kata kobedo ni ne nitie ng'at moro manohinyore, to winjo bedni itere kata siptal, tinya goch mapiyo piyo mondo oyud kony.

nitie kuonde mang'eny marahuma e piny kenya ma ji biro ga mondo one, to nitiere adek mochung' ahinya, mokongo ji biro ga ahinya e tho nam chubi kenya, nikech ndalo go iyudo ka e pinje maoko machalo Aerika ,Newzealand kata Australia piny ng'ich ahinya kendo iyudo ka piny ng'ich ahinya kendo iyudo ka tho na chumbi mor mor mar piny mamoro del ma jogi biro neno, achielo kendo en mount kenya ji biro ga idho mount kenya kendo kata ji biro ga nene mondo ging'eni to ice chal nade to ere kaka gigi nolosore, bende gibiro ng'iyo jok oko biro ka gibiro timo nonro ni to gini era kaka nolosore to nolosore e higni age, kendo machielo nitiere tsavo national park kuma ikane le ma opogore opogore kuachako gi gik machalo liech machalo kata mana bim, gik mang'eny lee mang'eny ma ji biro neno kendo magi gin gik mamoro ji jkata jok maya mana ei piny kenya kae bende dhi kuond go kaneno

An kod lony mar chiwo kony mokwongo nejatuwo, kendo nitiere ber mang'eny mabiro ka ng'ato nigi lony. Mokwongo inyalo yudo ni pod okoyud yo mayot mar mondo oluong godo kony mondo ochop mondo kata oting' ng'ani oter e osuptal. Kata ka awach ni ng'ato ne odonjo e pi, to nyaka ing'e ni to ere kaka idhi timo ng'ani, mondo kata ka nosegado pi marom kama, to ere kaka idhi kudho ne muya mondo pigni owuog e iye mogole oko. Koro magi gik makonyo e yo mondo okony ng'ima ng'ato kata ores ngima ng'ato e thuolo mapok oyud kony moa malo kata kony molwongi kaka ambulans kata gik makamago kata daktari onge machiegni mondo okony ng'ani.

Ne atiyo gi namba ma itiyogodo ka nitie gomotimore apoya e piny Kenya ka e ndalo mar Covid-19. Ji ne ok nyal yudo thuolo mar wuok kendo otudre gi ji e yo mayot. To namba ni ne agochone gi ethuolo mane nitiere nyathi achiel eyo ot mane wantiere mane tuo ahinya kendo ne ohewore. Kane wagocho ne gi, ne waneno ka gichopo e yo mayot mondo ne gi bi kendo gikaw nyathini mondo giter e osiptal kuma ne ikane ji kuma ne iluongo ni quarantine. Kor ma ne okony ahinya nikech de ok bed gi namba ni to di ne ni nyathini kata olalo ngimane nikech onge yo mane wadhi konye godo.

Kaka jomachon ne rwakore ne nigi ber mang'eny ahinya. Mokwongo niyudo ka ne girwako gik mano wegi thuolo mane ok di dendgi kendo iyudo kata king'iyo gik mati ji rwako kipimogi gi jomachon ,niyudo ka gik masani kelo tuoche mang'eny. To gin gik mane girwakogi, ne keto dendgi bedo mayom kendo muya ne ringo e dendgi maber kendo ne tuoche ne gitin go. Moko be ne iyudo ka nirwako manyiso ni ng'ato dhi kata e lweny, kendo gigi kane girwako kata mana pien mar jowi kata pien mar dhokto ne ginenre jok motegno mane dhi e lweny. Moko be iyudo kata gik mane girwako elwetgi, ne gin gik mane nyiso ber kendo ne gitang'o gik mabeyo. Niyudo ka ng'ato kano rwako gigi to no nenre ng'at moro maber. Moko bende ne irwako mar geng'o gik moko mane joluo kata joonagi ne wachoni chira. Koro niyudo kata ka ne nitie gimoro marach mane dhi timore, tiyudo gik moko ne inyalo migi mondo girwak e ng'utgi kata girwak elwetgi. Magi ne konyo geng'o kata gik moko maricho mane nya timore negi.

Jokony weche ma apoya romo gi weche mang'eny ahinya, to mokwongo, iyudo ka machandogi ahinya en ni ka gibiro e gwenge ma awach ni onge yore mabeyo, iyudo samoro kata gechegi omoko, kokamano, iyudo kite tamo gechegi dhi kokamano ketho kata mana gechegi. Machielo bende kata ka koth ochwe, iyudo ka gechegi koro ok nya ringo maber, kokamano iyudo ka gitiyo gi fuel mang'eny mondo gichop kuma gidwa dhiye. Moro be inya yudo ka jok mantiere e alwora ok oserwakogi e yo maber kendo iyudo ka ok giyud heraa moya kuom, kata rwak maber koya kuom jok manie alwora mondo giti gi jogi e yo mowinjore. Koro magi gik ma osebedo obadho mang'eny ,kendo matamo jogi chiwo kony e yo mowinjore mane gichano mar chiwo godo kony ne ji.

Iyudo ka jokma hikgi osegwaro, ok yot mondo giyud thuolo mar ringo kata ka e apiko, kata e gari, mondo gichop kuond ma owinjo obed ni gidhie. Kok kamano bende inyalo yudo kata pesa mowinjo bed ni gichopogo koni tamogi. Machielo ni bende ni yudo kanepok Inua jamii obiro, ji newuotho ka dhi kuondgi, kendo ne iyudo ka gipango line, kata gibedo e line kuom kata seche mangény. Tiyudo ka jogi gin jok ma ool, ma gigi inyo dendgi. Koro gini osemiyo jogi nyayudo pesa mayot, mana e alwora gi kok ochuno nyaka giwuothi ma gichop e apisi ma ichiwe pesagi.

Jotich mag thieth nyalo lwongo seminar kendo ginyiso ji kata gimiyo ji paro e yo maber ma ginyalo yudo godo pim mar tuwo mar ayaki ka onge ng'ama ong'ado negi bura. Mokwongo, owinjo obed ni gini gitimo ne ji kumoro,e ot moro molor, kendo owinjo obedni itime gi jok ma jogweng' ong'eyo, owinjo ni itime gi jok moya kumoro ma ok nyal wuok kendo dhi kaw gini ter ni ng'at machielo. Koro owinjo obedni, Jok machiwo thieth gi, owinjo obedni kelo jok moya oko, ema timo ne jogi pimni, kendo owinjo obed ni giwuoyo gi jogi mondo ong'i ni kata obedo ni iyudo tuwoni to ngima ok chop kanyo, to nitie gik mang'eny mapod inyalo timo e ngimani kata gi tuwono mana kikawo yath kendo irito dendi maber.

E hoho mar okak ei piny kenya, nitiere oganda mang'eny ma odake. Kwachako gi jokalenjin, jo kalenjin odak e kwonde machalo Kericho gi Bomet kuma iyude ahinya jo Kipsigis. Ntiere bende Jonandi ma odak ahinya ahinya Kapsabet kuma gin e jok ma ong'e kuom ng'wegi ahinya e Kenya ka. Nitie bende Joturgen ma gin iyudogi e alwora mar Baringo. Jomaasai bende nitiere ma gin tich gi ahinya e piny Kenya ka en pith, kendo pith mar jamni. Nitie bende Joturkana ma bende gin e kuma otuwo to gin tich gi ahinya en ga tich mar dhi e nam mar nam Turkana kendo gikawo rech koya kanyo. Nitie bende Josamburu ma iyudo ka gin gipidho ahinya gik machalo ngamia kendo ma e tich magitimo. Joogiek bende nitiere, gi jok moko ma koro mopogre opogre modhi oriwre kae jok machalo jokikuyu mantiere Nakuru kuma gipiithe, nitie bende joluhya mabende nitie e piny kata e gweng' mar Transnzoia, gi jok mabende aye pinje maoko mantie Laikipia.

Kuma awuoke ji gin jok ma oketo pek ahinya e wach mar luor, kendo giketo pek ahinya e rito kata konyo mar ng'iyo ni kitgi kod timbegi ok olal. Mokwongo ,iyudo ka wan jok machiemo ahinya ma ichamo en rech nikech wan jok modak e tie nam, kendo tich ma ji timo ahinya en tich mar dhi e nam kendo tij lupono ema ji odak godo ahinya. Kata obedo ni jok moko timo tich mar pur, to ok en gima ji timoga ahinya nikech thothne, namno e gima ji ong'iye chakre ndalo machon. Kendo iyudo ka nitiere kendo jok ma bende timo pith mar dhok, to pith mar dhok itimo matin nikech e gweng'wa ,iyudo ka lum ok nitiere mang'eny, kata ma miyo koro iyudo ka pith mar dhok, kwayogi ok yot . Koro ma emomiyo iyudo ka ji matin ema time.

Dhok ma wanyawacho maler gin dhok abich. Mokwongo, anyalo wacho dholuo. Anyalo wacho dholuo maber nikech adak e gweng' mar Homabay kendo kanyo, mano en dhok ma ji wacho ahinya. To kendo anya wacho dhosuba. Ma e dhok mane onyuola kendo kae e kuma ne onywolae kapok nwadar wabiro Homabay dak. Koro dhosuba bende anya wacho maber nikech ma en dhok mane ji wacho ahinya kuam nonywola e chula mar Mfangano. Kendo anyalo wacho bende English kata kizungu anyalo wacho maber, nikech ma en dhok mane ipuonja bende e skul. Kiswahili bende anyalo wacho maber. To machielo kendo en ni anyalo wacho dhok mar kijerumani nikech ma gima nopuonja chakre ne adonj e form one nyaka atieko form four. Koro e ngimana anyalo wacho dhok abich maler.

Ehoho mar okak ma Kenya, nitie kuonde mang'eny ahinya maji dhiye mondo one gik mabeyo. Mokuongo wanyalo chako gi Lake Nakuru National Park. Lake Nakuru National Park en kuma ber ahinya maji osewuothe mang'eny kendo dhiye higa ka higa mondo one gik mabeyo. Gima ong'e ahinya gi Lake Nakuru National Park en winyo ma dho ngere luongo ni flamingo maji dhi ng'iyo kendo en gima ber ma oseng'ego kanyo ahinya. Bende nitiere Hells Gate National Park, kuma inyalo wuothe kendomine gik machalo machalo gik machalo punda mulia kendo inyalo neno lee mopogore opogore nitiere bende kumachielo ma ichako iluongo ni Bogoria. Bogoria gima omoroga godo ji ahinya en niya, en gi pi maliet to onge ng'ama ochuake kendo kama gigik mabeyo nie ji ahinya maji m´wuok dhi ng'iyo. En bende winyo miluongo ni flamingo be nitiere kae. Nitiere bende Maasai Mara. Maasai Mara kuma nitiere inyalo yude lee mang'eny mopogore opogore bende maji wuotho dhiye. Lake Naivasha bende nitie , Menengai Crater bende nitie, Baringo Hidden Jems, Kerio Valley Escarpment. Magi kuonde duto maji biro kendo neno, magi gik makelo pesa ne sirikand piny Kenya.

Jawer maduong' mar ohangla kaluwore kod an en ng'at ma iluongo ni Prince Hinda. Prince Hinda en jawer ma ong'ere ahinya kendo humbe osedhi mokalo kata mana tong' mag piny Kenya nikech iyudo ka osegoyo gima dho ngere luongo ni kolabo kata osego wer gi kanyakla gi joma a oko. Kendo ma osemiyo ji ohero Prince Hinda ahinya. To Prince Hinda wende ma ahero ahinya en wer ma iluongo ni Rembo mawer ma mit kendo ma Prince Hinda nogoyo kapako godo nyadendi ne kendo ma en wer makata kabedo piny katiyo godo kendo ka anyiso godo jaherana bende hera duto tee ma amiye.

Jower wende dholuo adek ma ahero ahinya mokuongo wan gi Prince indah, mar ariyo en Odongo Swag mar adek en Akwino Chogo. To jogi nitie wende gi magigoyo ma nyalo miyo awach ni aherogi ahinya. Mokuongo Prince indah miluongoni mama watoto wer mamit ahinya kendo ma kata kibedo piny gi ng'ato to iwinjo ka en wer madonjo nyaka ei chunyi, Odongo Swag be ogolo wer mamit mabende ne okalo tong' mana kaluwo ma kaeto odhi nyaka oko wer ma ne ilongo ni nyambita, Kendo Akwino Chogo bende ne ogolo wer miluongo ni nyar mwalimu, Wer mamit ahinya makibedo piny kata kiwinjogin wende maiwinjoka mulo chunyinkendommulonyaka rembi to gima ber ni to gin wende ma inyalo winjo gi joma dongo ma joma dongo be nyalo bedo ma winji to kendo ok gin gi weche maricho kata weche mayenyo, kata wende maketho pach nyathi.

Dhoudi mabedo ga gi riwruok kaging'iyo kitgi kod timbegi. Mokuongo ang'eyo joluo, ma gibedo gi nyasi miluongo ni Carnivour ma gitimo e bombe mopogore opogore Iyudo ka ma en odiechieng' ma joluo a e aluora piny tee kendo biro chokre kumoro achiel kagiparo kitgi gi timbegi kod gi jogi mane osekedo kendo ma oketogi ma gibedo kuma gintie. Kendo nitie miluongo ni Egesa mar jo Luhyiah , magibe gibedoga kagiriwre ka gitimo nyasi kagiparo kitgi kod timbegi. Gimaber gi ma en niya, okonyo mar kano timbe kod kit jo ogandani. Iyudo kata ka joluo sama gidhi kanyo, nitie gik magiloso gik mane iruako e ndalo machoncha. Ma miyo kitgi kod timbegi pod dhi mbele kendo ok a ewiji. Kata kiyudo joluya bende, iyudo ka giketo mana chiembgi mane giheroka. Ema gikawo, chiembgi mane giherocha, ema gikawo to giketo ka, magi bende tero mbele kitgi kod timbegi, Mondo kik wigi wil godo mondo kata mana tieng' mabiro chien ong'e ni gigi ne timrega kendo owinjo bed ni wakaogi mondo gidhi mbele ekinde ka kinde.

Tije mag pecho gin gi tije mane ochaki e ndalo machon to nyaka kawuono pod itiyo kodgi eyudo omenda. Iyudo ka ji mang'eny omako tich kata mana mar payo gik machalo yiedhi gik machalo kata mana kombe , kendo gigi giuso kendo kelonegi pesa ok gik ma koro eka ochakore sani to gin gik mane chakre ndalo machon. Kendo ji mang'eny odak mana katimo gigi. Nitie kendo tich machielo mar solo yath. Nitie yedhe machon mag nyaluo mane itiyo godo kendo iyudo kapoditiyo kodgi sani kendo jok matimo tijni, ajuoke matiyo tijni mar solo yadh nyaluo, iyudo kagini kagise thiedho ng'ato kelo negi pesa mang'eny kendo magi gin yore mamoko maji osedak go kendo ok katani gisomo malich to gigi ema gitimo endo giyudo go pesa magidago go ngima gi.

Gik ma teknolojia okelo ma nyasani nitiere kaka osehinyo ahinya yo mane iyudogo omenda e yo machon. Niyudo ka gik machalo kata mana net ma ji dhi godo e nam lupo, negin gik mane ji chweyo gi lwedo, kendo jok mane chwegigi, ne gin mana ji achiel achiel ma, ma ne kelo negi pesa. To sani, iyudo ka nitiere masinde mitiyo godo ma okel ma gi teknolojia ma nyasani milosogo gigi. Kendo kwachak wangíyo, nitie gik mane chalo kaka pono chae, gik mane kelonegaji pesa mangény, tiyudo ka ethuolo masani, teknolojia osekelo masinde mapono chae gi, kendo mae miyo ji mangény iriembo e puothe, kendo gidhi gihangaika ka onge gima ginyalo timo mar yudo pesa, nikech masind gi osekao kar tich. Machielo bende, nitiere gik mane itimo kaka kunyo, gik machalo choo, kata gik ma kamago, tiyudo ka nitie masinde ma sani osekel, ma itiyo godo e kunyo kata chochego kata gik ma kamago. Koro magi osemayo jok mane nigi lony manyachongi e tijegi manegitimo manegiyudogo pesa, kendo iyudo ka ji sani dhie masindego, nikech, gitimo tich mapiyo piyo kendo gitimo e yo maber.

Tuo mar corona virus ne en gima ne obiro e higa mar elufu ariyo gi apar gochiko. Mano e gima omiyo ne omi tuo ni nying mar covid nineteen, nikech ne obiro e higa mar elufu ariyo apar gochiko. Koro tuoni ne en gima ne odhi mochungo kata mana ochumi mar Kenya. Ne oketho ochumi ahinya nikech ji mang'eny ne tuo kendo ne ok oyie neji mondo orom obed e kanyakla to gik machalo ohala inyal tim mana kaji ni kanyakla. Kendo ne nitie pesa mang'eny mane sirkal okawo mondo oketi e ng'iewo gik mane idhi tigo kata yedhe mane idhi ti godo mondo ochung tuoni, gik machalo barakoa bende ne onyiew kendo ne onyiew yedhe mane ichuoyo ji kata gik moko bende mane iluongo ni sanitizer bende ne ong'iew mane ji logo godo mondo onegi kute mane negoji koro mane odhi ochungo odhinochungo ahinya ochumi mar Kenya. Kendo nitie kata ndalo mane ochopo mane ochuno ni sirkal oland ninitie sama kochopo tom ok onego bed ni yudo ng'ato oko. Magi gik mane konyo mondo ochung tuoni, to kata kamano, tuoni ne odhi gi ngima ji mang'eny ahinya kendo ne waweyo yuagruok mang'eny ahinya ei Kenya.

Doho maduong' ma ogik e loch gweng' ma Homa Bay en High Court of Kenya, kendo iyude e Tom Mboya Avenue kendo dohoni otiyo gi ketho madongo kendo ging'iyo ketho madongo kaka kata mag nek kendo moko machalo kata mana lowo kata machalo gik moko machalo gige katiba maokethi kendo iyudo ka seche moko bende imiyogi gik ma apil ma oya e lower court machalo kaka magistrate court kendo bende seche moko kata kanitie chike moko ma idwa gol kata ka idwa ket e kaonti ma Homa Bay, iyudo ka mae e court machiwo chik no mondo oketi bende iyudo ka kotni nitiere jaj ma oket kae kata okil kamaloka ma oket kae matimo matimo uamusi kata mayalo kes ka kes mokel kae.

Chik matayo piny Kenya, en katiba mane ong'i mogik eluf ariyo gi apar. Kendo iyudo ka nitie chike ma ondik eiye ma onge ng'ato ang'ata moyie mondo obed ewiye. Kata obed jatelo onge jatelo mantiere ewi chik kendo iyudo ka chikgi oluwore gi kata mana katiba manitiere ane pok okel katiba mar elufu ariyo gapar kendo bende ging'iyo nito japiny, ere ratiro mag japiny maok owinjo bed ni imlo to kata kanitiere gik machalo d buche machalo kata ODM , machalokata Jubilee, gin ratiro mage ma oketi momigi ma oyienegi ni ginyalo timo.

Kuonde ma inyalo yudie thieth mar cancer ei dala mar Kisumu gin kaka Jaramogo Oginga Odinga Teching and Referral Hospital ma inyalo timnie ng'ato basic chemotherapy, paletive care kod cancer screening mar cervical kod breast. Kisumu County Hospital bende en kuma chielo ma inyal chak itime thieth mar cancer. Aghakhan Hospital, Tamal Health kod KEMRI kod kuonde mopogore opogore. Magi kuonde ma inyalo timie nonro kendo ing'iye dendi nito in gi kansa koso iongego to ka in gi kansa, ere yore ma idhi lu mondookonyi mondo ogeng' ni tuo mar kansa ni kata mondo othiedhi kadipo ni osechako maki. Kansa nigi thieth kendo owinjo bed niji wuok kendo dhi e sitesendegi mondo oyudbthieth mapiyo piyo kaok gini ohewore.

Kaluwore kod nonro, wachoreni Kenyatta National Hospital emosebedo ka chiwo thieth maduong' ahinya e piny Kenya mar kansa. Gitimo gik machalo kaka radiotherapy, kimotherapy kod paletive care. Bende nyaka iyud ka gidhi enosiptal machalo Kenyatta National Hospital, inyalo ahinya gi jok mar thieth ma chon ne iluongo ni NHIF to sani iluo ngo ni SHA. Machielo bende en Moi Teaching and Referral Hospital ma bende timo comprehensive cancer care, nitie bende timo comprehensive cancer care nitie kendo matimo radiotherapy, kodnpeadriatric oncology. Magi gin gin ber maiyudo ka idhi e Moi Teachng and Refarral Hospital, Aghakhan Univesity hospital ma bende nitiere e boma ma Nairobi bende chiwo thieth ahinya mar tuo mar kansani,

Kothe ma ipidho ahinya e piny mar Kisumu gin kaka mchele, pamba kod niang'. Kendo iyudo ka mchele, ahiya ahinya ipidho e Ahero kata west Kano. Koro kuondgi ipidhogie, nikech iyudo ka kuondgi gin kuond ma ka koth ochwe, to pi biro ma gudre mangény. Kendo pii ma ogudre mangény gi, iyudo ka oknyal yie ne kothe ma moko mondo otie maber, to en mana mcheleni ema nyalo tii ka maber. Kendo ma en gima osengé go Kisumu nikech gigole kendo giuse kuonde ma opogore opogore, kendo kelo pesa ne jodak ma Kisumu. Machielo kendo en niang' ma ipidho ahinya Miwani gi Chemelil. Kendo iyudo ka niagn'ni, jok Miwani gi Chemelil teronegodo factories machalo Mumias gi Kibos. Kendo kosetere kono, to itere e okenge mopogore opogore, mondo olos skari, kata olos gik mopogore opogore. Kendo magi kelo pesa ne piny owacho ma Kisumu. Kendo machielo en pamba. Pamba ochak pidh ei Nyakach. Bang' ka ne factories maneloso pamba nosekethore, to National Textile Initiatives nosebiro kendo kendo ochak ochiero pur mar pamba. Kendo ma bende osebedo ka kelone jo Kisumu kony mangény.

Wapidho jamni machalo kaka diek, punda, dhiang' kod gwen. Koro gigi gin gi bergi e thuolo ka thuolo ma gin ntiere ei dala. Mokwongó punda, nyalo konyo e tije matek kaka tingó gik moko. Kata e thuolo ma ji okeyo, iyudo ka punda ema ikawo cham ikete ngéye, kendo otingó ka obirogodo. To kata ka oyudo ni punde gin ariyo kata adek, inyalo twe negi cart e ngé gi, kata mkokoteni e ngé gi, kendo gikawo chamgi ma gikel dala. Kok kamano, punda bende inyalo ti godo omo pii kulo. Iyudo ka tingó pii gi lwedo tek koro punde gi miyo ji tich mayot. Gik machalo dhok, itiyogodo e puodho puro. Kata ka opogore gi pur, dhok bende inyalo nyiedhi, kendo kelo chak ma inyalo ti godo ei dala, kaka mar chiemo. Kok kamano, inyalo kau chaggi, titero kendo idhi usi kendo kelo pesa. Kendo kata gwen bende, ginyuolo tong'. To tong' ma ginyuologi, inyakau idhi usi. Kok kamano iketo, to kagisetoyo, to gikelo nyithi gwen mamoko, kendo ma medo pith mani ei dala. Diek inya ti gi ringgi kakichame dala. Kok kamano inyaus oko. Magi e ber mar jamni ma ipidhei dala.

Mbolea ma watiyo godo ahinya ahinya gin mag mbolea ma dho ngere luongo ni inorganic fertilizer, nikech kata obedo ni chon ne itiyo gi ma iloso kinyaluo, to sani ji tiyo ahinya gi inorganic. Mokuongo ma itiyoga godo en NPK ma itiyoga godo ahinya ahinya e gik machalo bando kendo iyudoka NPK ni oting'o gik machalo DAP ma itiyo godo e ndalo ma ithiedho cham. To kendo wan gi CAN ma itimo godo top dressing to en okonyo ahinya e cham kata man e pith gik mopidhi mantiere gi itgi mang'eny. Kendo bende nitiere urea kod MP to ka koro wadhi eyiero mkothe ma itiyongodo nitiere permethalin, permethalin ni itiyo godo egolo kute machalo kudni marochere mamako ga gik machalo kata mana huma ibiro yudo ka nitiere kute marochere momako gi, bende nitiere dimethoit mabende itiyogodo egolo kute mamako ga ahinya ahinya yiende mag olembe machalo kata mana kaka kaka maembe kata mana gik machalo machunga. Koro magi e kuonde ma itiyoe ahinya gi yedhe mag kute.

Kit chiemo ma watiyogo e odwa gin kaka, mokwongo, watiyo gi rech. Nikech waya e alwora mar nam, rech e chiemo ma wanyalo yudo mayot ahinya. Kendo gima ber gi rech, ni en ogero del. Kendo oketo dendi bedo mopichni maber. Machielo bende, watiyo gi chiemo machalo gweno. Gweno bende mit, kendo iyudo ka ahinya ahinya, inya chame gi gik mopogore opogore. Kendo kata kisechamo gweno, to nyaka bed ni alot ni e bathe. Koro chiemo mar adek ma wachamo en alot. Alot moher ahinya en alot mar kienyeji machalo dek kata apoth. Iyudo ka ji ok ohero ahinya, e odwa ji ok ohero ahinya alot mar skuma. Machielo bende ji chamo obwolo. Obwolo nitie kwond ma gitie ei puothewa, kendo wakaogi, kendo wachamogi, kendo waherogi ahinya. Kendo ji bende kendo ochak ohero, gige ngano, machalo kaka chapat, kata mandas. To magi ahinya ahinya, itiyogagodo gokinyi e metho. Koro magi e kit chiemo ma wachamo. To bende nyoyo, bende wahero, wachamo.

Matatu ema ber ahinya e wuoth maloyo SGR. Ma en nikech, iyudo ka matatu, inyalo dhi go kuonde mopogore opogore. To SGR, en kiwuok kumoro achiel, to en mana gi yo achiel, ma onge kuma odhi chung'nie kopogore gi stesen ne ma owinjo bed ni ochungé. Koro ma iyudo ka iidho matatu, inyachung' kuond mangény mangény kendo inyalo kawo kata ka ne ntie gima ne owinjo ikaw e boma moro, to inyakwanyo, kendo ichak idhi a dhiya mbel gi wuodhi. Machielo kendo, iyudo ka SGR, ok oring matek, kaka matatu. Matatu nyalo ringo matek kata kingíyo kilometre mokao kuom saa achiel, iyudo ka dhi bedo mangény moloyo mar SGR. Kendo iyudo ka matatuni, en wanya wachoni, okonyo mar ngíyoni to ngáto odhichopo kuma odhie cha e samo, e saa adi? be odhi chopo kacha e saa maber? To iyudo ka SGR, en gi sane ma ema nyaka owuoge. To matatu nyalo wilo saa, kaluwore gi dwaro ma jok ma otingó.

Wang' jowi ma oganda mangény ohero e piny Kenya, en Wang' jowi mar Citizen. Citizen kelo kata mana lendo ma jopiny ohero. Kendo gitemo lero gimoro ka gimoro kaka otimore, kendo iyudo ka giwuotho e county ka county ka gingíyo ni to ang'o motimre ka, tangó motimre ka. Kendo gikelo gik moko e ler mok gipando gimoro amora. Kendo iyudo ni be kata kingíyo, kipindi kata kipindi ma Citizen kelo, iyudo ka gin kipindi mamoro ji. Kuom ndalo mangény, Citizen osekelo kipindi machalo, machalo Maria, osekelo kipindi machalo Neema, bende osekelo kipindi maywayo chunyji, kendo ma ywayo wang'ji e thuolo ka thuolo ma ngáto neno. Koro magi bende gin gik moko ma osemiyo ji ohero Citizen ahinya. Ka opogore gi mano, Citizen bende iyudo ka kelo wende mamit, ma nyachon, kendo kata ma nyasani. Ei kuma giluongoni Mseto Africa, ma kendo kelo thumbe ma moya kata e tong piny, moya oko mar piny Kenya, kendo magi gik ma miyo chuny ji mor. Bende iyudo ka gikelo jotelo mopogore opogore bende e studiogi , kendo e thuoloni ema ji, kata jopiny nyalo penjo jotelo gi penjo ka oluwore gi SMS ma ji oro kanyo. Kendo magi gin gik moko mosemiyo ji ohero Citizen ahinya.

Magi gi kuond ma iketo e nyithindo matindo. Kendo, iyudo ka magi nyithindo ma samoro onyuol ka thuolo gi mar nyuol pok ochopo. Kendo bende, iyudo kata ka samoro onyuolgi to ngima gi okber ahinya. Koro iketo gi ka kuom ndalo moko, mondo giyud, gitegno maber, makata kogolgi, mondo koro ogolgi e wang' chieng' to gin nyithindo manya dak kendo ma ma chung'a chungá ma bed nyithindo maber. Kendo magi iyudo ka jonyuolgi chulo pesa mondo oketgi ka. Moko be iyudo ka samoro jonyuolgi notho e thuolo mane nyuologi. Koro ma, iyudo nyithindo ma oseket e gini, to kendo ocha owuok awuoka ma obedo nyithindo motegno maber. Gima biro e pacha ka aneno ma, en ni, nitie jok mangény moseparoga ni nyathi koket ei gigi, gik ma chalo ka gima ibuto gie, to ji oseparogani nyithindogi dhi wuok nyithindo maonge ngima maber. To ooyo, ok osebedo kamano, nikech ngima nyithindogi osebedo maber, kendo gisedak adaka kaka nyithindo mamoko bende manodak e ngima, ma ji paroni ema owinjo bed ni ji dake.

Ngát machwalo ote e yo maber ahinya ma kata an chunya ohero, en ngáma iluongo ni Jeff Koinange. Kendo kata kiwinjo duonde kata ogolo ote, en gima ywayo pachi kendo ywayo chunyi machiegni, mondo iwinjane ni to angó mowacho. Kendo, ahero kendo kaka okelo showne kendo kaka oluongo ji ei showne. Kendo iyudo kokelo jotelo mopogore opogore. Kendo ahero kaka omiyogi penjo ma ok ongíyo ni ngáni en jatelo. To ongíyoni to jopiny, angówa magidwaro ngéyo kuom ngáni. Koro magi gik ma osebedo maber ahinya, kendo iyudo kata nyithindo mangény, osebedo kaluwo yo mowuoyogo. Kata kingíyo e yo ma Jeff Koinange wuoyo go, owuoyo e yo mopogore ahinya gi kaka jolendo ma moko wuoyogo. Kendo ma osemiye pogruok e kind, e kinde gi jowetene, kendo ma miyo hera mangény dhi kuom Jeff Koinange, kendo ji ohero showne ahinya. Kendo onge ngát manyalo pingo show mar Jeff Koinange.

Yore man gi dhungruok mar mtokni ahinya e piny Kenya gin kaka, Nairobi-Mombasa Road. Ma iyudo ka nitiere geche mang'eny ahinya maringo kagolo gikmoko kayae piny Mombasa kendo ka kelo Nairobi kendo dwoko. Koro mae iyudo ka oseketo geche mang'eny ahinya e ndara kendo kelo dhingruok mar geche e ndara. Nitiere bende Thika Super Highway. Thika Super Highway bedo gi dhungruok mar geche nikech town mar Thika osebedo ka dongo kata boma mar Thika osebedo kadongo mapiyo sana ,kendo iyudo ka geche ng'eny kae kendo magi kelo dhungruok mag geche. Waiyaki Way bende nigi shida machal kamano, Jogoo Road bende. Mombasa -Makopa Road bende nitiere gi shida mopogore opogoremachalo kaka dhungruok mag geche gi. To nitie gik ma sirikal nyalo timo mondo okony e geng'o dhungruok mag geche e ndara gi. Mokwongo, ginyalo keto chike moket mochung' matek mang'iyo ni geche ok wil awila lanes kaka gin magidwaro, mondo ging'i ni ji ringo mayom. Machielo bende, inyalo yaw yore madongo dongo mondo ongi' ni ka yore gi oseyaw madongo, to geche mang'eny mapongo ndara achiel gi, nyadhi to dhi e ndara machielo. Kendo machielo bende, inyalo ng'i kaka iketo traffic light mang'eny mondo onyis ji kaka owinjo bedni ringo.

Ka ji wuotho kendo timo kampen kuom ber kata mana ngima mar obwongo dhano, ma konyo mar nyiso ji gik ma ginyatimo mondo ging'i kendo ging'e ni dendgi gi gipidho maber ,kendo obwongo gipidho maber nikech obwongo en kuma ok dwar koko mang'eny kendo ok odwa gik mang'eny matunge. Koro kae ji wuotho kendo nyiso ji gik mowinjo bed ni gitimo kendo gitimo kampen. Gitemo mondo gikony mondo gidwok piny twoche mabiro mag obwongo ,kendo gitemo mondo gikony mondo tieng' ka tieng' mabiro ong;e ni owinjo bed ni gitimo ma mondo gilos ngimagi kendo ging'i ngima mar obwongogi maber.

John Mbadi emoseidho mobedo ogai maduong' e siasa. Kata obedo ni ne en mana jaod bura e gweng'wa, to e thuoloni, John Mbaddi oseidho ma okete e sector mar finance kata e sector mar rito omenda mag Kenya. Kendo ma osekelonwa ber mang'eny e gweng'wa nikech iyudo ka e thuolo ma ikelo konyka, tiyudo ka uwuoyo gi sirikal kendo temo mondo okel kony e onagi kendo gweng'wa iyudo ka koro nderni osetem molos ma oket maber. Kendo iyudo kata osiptende oseger kendo ji yudo kony e yo mayot. Koro magi gin ber moko mwaseyudo kuom bedo ni achiel kuomwa osedhi mobedo ng'at moro maduong' e sirikal mong'e ma kendo nyalo tero kata ywakwa mbele koni.

Ee ma gima iyudo e osiptende mantiere e alworawa. Kendo itiyo kode mar ng'iyo ngima mar jatuwo. Koro iyudo ka jatuwo nitiere e osiptal kendo okete konindo to gigi iyudo ka oket e dende kendo gikonyo mar somo ni to kata ka chunye, ogoyo marom nade, adundone goyo marom nade, to kendo iyudo ka ong'iyo kata gi to rembe, to rembe ringo nade e dende. Ka ntiere kata shida moro mantiere e kaka dende tiyo kata mana adundone gwecho, to daktari biro, kendo ng'iye e yo mayot kendo konye.